ore naa amu ekira iyiok ilaramatak oree naaji nanyorr atasa teipa na kidimayu ake pangamu esiai eramatare, apik intokitin ang nelepishoi niaku kindipa na yiok esiai najii enteipa.

Ore imbaa naanare nasuj tenalo sipitalini e murua. Naa kenare ake nalo e kadi ake naji ene clinic. Tenaa oltamuoyiai irikito oshomo ainyiang`u em`buku naigerieki description oo irkiek ,ashu e utaroto e nkitumiata oo ilkiek. Neitodolu sii embaare pookin te lulung`ata nilimu ajo, eipimaki oltamuoyiai neishori isindanoni ooje ashu ipimaki nitumieki emoyian naje ning`erokini irkiek ooje.

Tenainepu olamerani oiragita te sarngab naa kainyoyie ashu adumu araki nai panoto namuna e means nalotie ang tenatayiolo Ajo kengae ele na kai emanya natum ainguraki nai matejo entukutuk neya Ang peyie elo airura amu maingwaa te sarngab amu ore entoki sidai naa pisaidia oltungani onyamal amu maingwa naji tesargab ,kadum nautaa ore paa oloidim ashomo nelo Ang

Ore amu ktamoo esiai ositima oiminimin tenaaji nkolongi kumok oleng anaa nkolongi naashaita niaku ketii etoki naji mmhe power outage amu eidimayu ake piata oltungani candle ashu mshumaa peyie tenelo ositima ingira ayierisho ninok ake nai emushumaa ino eeh niendelea ayierisho naake ninye mitii ewuei nemismis niendeleao ake asherisho ake intumia mshu mshumaa ashu candle.

Ore tenchumata endaa amu keshumi endaa najon neshumi ake sii enao amu keidim ainyalata pookin tenebo, amu kore endaa naa keinyala neitu naa ipising', ashu ipik hotpot, ashu ninye coolerbox arashu dei oltung'ani oata olfrij naa ipik ake. Kore sii endaa neitu sii ake eoku matejo naaji ilnyanya, kitunguyu ashu inkwashen kenera ake naai nishum tewueji nemeshal anaa ewueji nairobi peyie meim enkijape arashu enchalan enkop amu keinyal ore ke sii naji naa esiai olnyanya nintalam ewuei netii enkare amu mepurda.

Tenebau inkera ainei tesukul, naa kengasi aa direct mitayu uniform ,ore ake pindip aitayu uniform neponu nisuja. netum ashom ainosa either lunch ashu endaa eee jioni naitanyaki duake engiua sukul to make sure aa piaku keta keraposho tenetu duo enya endaa te sukul ore ake peidip ina neorokoni isiatin naas amu keeta sinche home chores neorokini isiatin na neo oboo areu ntare nelo olikae olduka ayau sapa aikoneijia.

Keng'as naai ake enkampuni sapuk e telecom aas survey, ore survey naa enkikilikuanare ajo kebaa iltung'anak oitumia olaini le telecom aa kebaa ewueji nebaya network enye, telecom ore ake naaji peyie eidip ai addrress ina nyamali, netum aatayiolo ajo kaji mebaya network e telecom, nepuo aapik boosters. Ore ake peedip ina nitoki ake naai aing'oru iltung'anak ataasa ina survey, neyiolou aajo kebaa iltung'anak ooyieu eng'eno esiai e technology, naa kebaa iltung'anak lemegira ai access intanet teng'araki esiai eeh, engoloto naai matejo miny'iang'unoyu data amu ke expensive data ashu ke impisai kumok, nishoru naai ninche anaitadoyioki bei kidogo. Ore ake naai pee idip aataa keishoo iltung'anak access e intanet, niidim toi n inye aisundisha iltung'anak. Keeta ake naai enkisumaitin adoru ,naaimaki esiai e intanet, neeku keetai naai ake entemata naasi, dorrop eidipaki ake naai asuma, nishori intae inkardasini inyi certificate of attendance.

Ore ake naaji nkoitoi naasuji arashi imbarikinot idipaki aimie aa bill te bunge naai pee eimunyieki enaa sheria. Naa keng`asi ayakinyie iltung`anak raia pookin ena toki naji public participation. Nepuo ake naaji raia aakus ninche aapuo aimie aanyoraa neeny irkulie. Ore ake pee idip raia naaji aa public participation netumi aatushuku neponunui naaji neishori olkitok arashu o rais mi saina niaku sheria.